Ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha, amu adolita enkerai kitii naibung'ita ng'otonye neitoipo aitobiraki nishopoki inkilani sidain. Neeku ore entoki nalotu indamunot ainei naa keishiaa neramati ena kerai aitobiraki. aa pe erishieki imoyiaritin neramati aitobiraki, nishori endaa sidai nifaa neyai clinic, aa neyakini oldakitari aa ming'urai enaake pee epaash imoyiaritin ashu olchafui, nifaa nitai enkerai safi enaake pee elam imoyiaritin.

uh, ore taa iropiyiani nalaki e clinic oonkera tesipitali emurua ang naa kaidim atejo meetae pii amu ore sipitali nikiyata naa ene sirkali nemitalakuni oshi iropiyiani naa keng'amu ake ninche inkera nebak nipimi inkiloi niaku meeta enaidim atejo ajo kitadowuo ashu kilepieki amu meetae iropiyiani nagirae aitalaku teina sipitali.

uh, ore taa intokitin nadolta tene ashu tena pisha naa adolita iltung'anak oirura etii loogira atoni naa ening'orr kulo tung'anak njiom kemoyiaa njo meeta afya sidai kulo tung'anak etiu enaa keeta emoyian natarasaka ninche ashu enakop enye amu mesidan pii kulo tung'anak tening'orr amu nena entomononi nagira airura naijo keshal pii nidol enkae kiti kerai natii ine kegira ake siinye aisina naku eeta kulo tung'anak emoyian nagiraa aitanyamal ninche.

uh, ore taa ena siai nadolita tena pisha naa kaidim atejo meesapuk, meesapuk pii tenkop ang amu inepu inkuti ang'itie ashu irkuti tung'anak ninche ake oinyiang'u kulo kiek neun toonkang'itie enye naku imerkumok pii amu ore enkumoki enye itu aikata eun ninche irkeek netii lemeyiolo neemirieki naku mekumok iltung'anak oosita ena baye temurua natii.

uh, enetipat ena baye enias oltung'ani amu ore piidol ena mama natii ena pisha naa kegira ninye aisuja naa ore enewueji negira aisujare naa enoshi are nairowua ena natii shimbi napuku tiatua enkop naaku ore piidol egira ena mama aitukuo aikonji nelelek eeta emoyian naata naa ore ake piitukuore enaare nairowua natii shimbi neishu naaku ketum ninye biotisho tenias ena baye amu teniata oltung'ani anaa nkirodoni niata tosesen naku tenilo aitukuo ashu adoiki atua ele reyiet nishiu ina moyian niata.

Ore taa eningo pintobira enam ena daa, nikidolita tena pisha ore pintayu ena toki tolchamba ningas aituku aitukuo enterit, ore pintuku ningwet ningweta nena kinyaat o ishu pooki nidungdung meeta kutiti, ore ake pindip atudungo nilo tata aitokitoki, ore pindip aitokitokie, aaa ninyia, ashu tenetu intokitokie na indim ake aikaranga ninyia endaa ino etisidana.

aa ore ta eningo pintobir ena a nchapatini kuna nadolita tena picha, ntreru nipik enkurma ebenshen, nipik shumbi, nipik sukari, ninteru apik enkare akiti ninganda enkurma metisidana, ore pinganda nintoki aiperiper, ore pimperiper nipej apik eileta torokiyo, ometupuku nchapatini inono eta sidain, niyier duo aitoki niyieu nipudaki, aa ngwashen ashu inkiri, nepuku enda sidai oleng.

Ore taa eninko pee intobir ena ashukulo paek ningas niun oltungani olchamba, ore pee ebulu irpaek nintayu eton ee enchiwa nintayu ore ake pee iyieu nipej nintobir enkima ino metaa nkuk ake naati ,nipej irpaek linonok aitobiraki metodoro ,nimincho sii meinosa enkima oleng, nipej aitobiraki mekuto ,nimisoy irpaek ore ake pee eku , ninyanya ashu incho duoo iltunganak linchorita ,neaku nejia eikoni enkitobirata oorpaek.

a ore taa entoki nangira asa teneweuji, na adolita imotiok kumok oleng ,naipangana tengima, na ore ena kima na kisapuk oleng, amu iado eata eweuji nayierishoreki, ena kima neeta eweuji naitelekeni enda naindipa ao, niaku ore ake pingor ene weuji eti indaiki ompukunot napasha, adolita inkiri, adolita mpuka tene, adolita shai, adolita aaa olmushele, adolita supageti, na ndaiki kumok kuna, niaku ore entoki nangira asa teneweuji etiu ena eti supuku natii ene peyieritae indaiki kumok napasha,